Tijni en goyone cham yath manego buya to mondo ipuonj ng'ato tijni nyaka ikuong inyise kaka gimigoyo godo yathni tiyo kendo isiemne kuonde mopogore opogore manyalo konye tiyo gi gino mondo ogo godo yath kaka iketo yath eie .Gini ikete e dier ng'ech e seche mitiyo kode kigoyo yath. Koro kisepuonjo ng'ato yoo manigi fuondni mag masindni to inyise kaka onyalo tiyogi fuondninogo mondo otii gi masindno e yoo makare kendo ipuonje kaka onyalo ruo yath monyiewe chiro ka oseloso gimoramora to itiyo kode tijni mondi mondo onee kakitime kae to bang'e otime kende kae to ipuonje kakonyalo luoko gini maler to gi kaka onyalo ritore kotiyo gi gini kaka luoko luedo bang' kaoseti kode ka osetieko tich.

Gimabiro e pacha kanono tijni en ni kaneno ka taneno jal mawer ma jathum mawer gi microphone komako. Tijni en tich mitiyo mondo okel mor kendo opuonj jii. Itiyo kode e jipo kata kao kata chiwo siem ne ng'ato. Jogo matiyo tijni gin jogo manigi were mar tiyo tijni kendo sechemoko kae emagiyude yuto margi. Girwakore kaluore gi kido kata wach magiwuoe. Kendo lepgigo nyisoga nyadhi. Tij thumni en tich mitiyo gi chuny achiel kendo en tich madwaro kinda. En tich manigi nengo ainya e anyuola kata e gwengewa nikech en dag mor kendo en kama jii be nyalopuonjore. Kendo en tich minyalotim seche tee odiochieng' kata gotieno kaluore gi saa ma kata gimoro otimore ma jathum onego obedni werneji.

Gini en cham ma iluongoni ngano kendo itiyo kode e loso mogo. Mogoni itiyo godeo e loso makate. Oyudore e dukni kuma iuse e chiro. Nganoni en chiemo maber kendo en achiel kuom chiemo mamedo teko. Odiochieng' makawuono ne atiyo kode e loso makate to gi chapat manewatiyo godo kaka chiemo kendo yiend nganoni ne asetiyogo kaka chiemb dhok nekech en gima nigi nengo ainya kendo ober gi jamni. Nganoni atio godo odiochieng' godiochieng' ka okete, ka ene chal mar mogo bang' ka osetuo ma ogole e puodho motere e kambi kendo orege mobed mogo mayom.

Kit gini maahero en ni odongo piyo kendo ochiek piyo nikech okao mana ndalo prochiko nyaka ndalo mia gi praboro mondo ochiegi. Kendo odwaro aluora mabet liet mondodong maber to gikoth manie diere kata man malo matin mondodongi to mago duto yudore e aluorana kama antiere omiyo kit gini owinjore gi kama adake kendo okonya ka osechiek anyalo tiyo kode e rego mogo ma iloso godo nyuka kata kuon kata bende inyalo miye jamni kendo cham omiyo ahere nekech odongo mapiyo kendo chiemo osiko ka nitie nikech okao thuolo matin mondo ekodongi to anyalo kane bende kaselosone kamikane maber tapidho moko tokoro chiemo osiko ka nitie nikech atio kode e chiemo moloyo gimoramora.

Gimatimore kae en ni mine adekgi oting'o gig omo pii kendo gidhi umbo. Giya umbo, giya omo pii kendo chalni piny otuo ainya to gidhi kama bor. En odiochieng' kendo piny neno motuo ainya kata cham bende onge, loo ema ntiere, loo lilo. Gitiyo matek kendo chalni pii magiting'o pek ainya omiyo giwuotho ka gikulore kendo gitueyo pigego edier ng'egi mondo obednegi mayot. Mae timore ka luore gi midhiero mar pii manenore ni osebedo ka gin godo kuom ndalo mang'eny. Koro giseya umbo kendo gidok e miechgi katobedoni piny otuo kendo chieng' rieny malich kamano to gidhia dhia. Kendo jomanka gin mine kech tijni osewega e aluorawa kata e anyuolawa ,sechemoko, seche mang'eny iweyone mine emadhiga umbo.

Gimatimore ka en ni jii obiro mondo gituom pii mawuokie ei kotogoro kendo giriedo ka girito mondo gituom pii.Ng'ato ka ng'ato nigi kupe mar pii kendo gichung' gichien ka gituomo pii. Ma en pii manenore ni ler ma oketi e aluora kama jii opango kama chalo kaka boma .Gipango kupnigi mag pii kendo chaloni gingi chenro kaluore gi kaka giseketo mondo ng'ato ka ng'ato oyud thuolo mar tuomo pii ka saa mari ochopo. Giumbo gi kue kendo chalni onge yuaruok moramora e kar tumo pii kae, aneno mana ng'ato achiel mochung' kendo rito mondo opong' kube mondo odhigodo ot. Pii wuok ka bet ng'eny matin manyisoni gigopong' piyo kendo nyalo yudo thuolo mar tuomo pii towene jomamoko bende otuombi.

Gimabiro e pacha kaneno gini en anyuola mar Masai kata Samburu ma odake piny Kenya to gidake pinje motuo ainya to gin anyuola ma gin jokwath kendo gin joma wuotho kamoro ka kamoro ka gimanyo chiemo ne jamgi omiyo gigero udi matindotindo ma giweyo seche ma giwuok kendo gidhii kama chielo. Mine obede dhot kendo mine ema bedoga e ot gi nyithindo kagirito nyithindo ka jomachuo todhie kwath kata e dwar oko. Okgin udi mabeyo ainya. Gin udi ma oger gi lo kendo oketnegi mana yiende ma samoro onge gi teko ainya kendo gijomukre kendo piny otuo ainya pii bende onge koth be nenore ni pok ochue e kinde malach. To minego chaloni obedo kendo girito kaka ang' jomachuo biro duogo kata kaokgiduogi to gibedo eutegi.

Mae en apaya man echuny boma kendo geche ochung' e dier ndarani nikech ging'eny kaluore ni samoro nitiere gima otimore mbele kata en ng'eny mar geche momiyo geche chung' karito mondo yoo oyaure eka mondo giyud thuolo mar dhi. Mae en gima ng'eny e bombe nikech kaluore gi ng'eny mar nyamburko ma opong'o ndara e seche ma jii owuok oko mang'eny kagidhi tich kata kagiduogo eute gi. Emomiyo nyamburko pong'o ndara kendo giyudo thuolo mar kao seche mang'eny kaka ma kagirito mondo oyaunegi yoo ka obila kata jogo mang'iyo ndara owachonegi mondo gidhi. Ndara odinore kendo okginyal sudo nyaka joma ni mbele owuog mawenegi thuolo mar dhi.

Mae en miyo ma jaohala kendo ouso olemo e dier chiro kobedo piny kendo opedho gigene ee gunia ma otiyo godo mondo ekousi. To jotelo ochung' kendo kalo kendo gichalo jotelo ma Kenya maong'ere to owuoyo kodgi ka omosogi kendo jotelogo be wuoyo kode okginyiepi lakini gineno joma nigi mor e suchgi. Gichalo jomamor kaluore gi wach ma miyo mobedo pinyni wachonegi nikech wengegi mor kendo gibuonjo kaging'iye ka miyono to wuoyo kendo orie bade malo kochomo gi kendo gichung' mondo giwinj gimowacho malong'o e dier chiro kanyo mantiere diere boma.

Gimanigi nengo kae en container moting'o mwandu ma ikelo gi meli kowuoke pinje mopogore opogore. Ginyalo bedo ni gin container manigi mwandu mabechgi ng'eny ainya ma oknyal ting' gi ndege ma nyaka lugodo yor wuoth mar pii kendo kao seche mang'eny kata ndalo mang'eny mondo chopi. Container gi itiyogodo e ting'o gigo mapek ma oknyal wuothgodo e ndege kendo nyaka kelgi gi meli mondo eka gichop maber. Mondo yor mar, yor wuodhni odhi maber nyaka bedni pii nitiere machalo kaka nam nyakabedi kendo mondo ting'gi makel nyaka yieno kata melino bedi nikech oknyal ket container ee pii. Omiyo gima ginego ka en mwandugo yieno to kod pii magiringe.

Gimatimore kae en ni ng'at ma miyo obedo e tie ot kendo odhodho nyathine e tie ot kanyo ka obedo piny. To kamobedeno en kambi mar jo UNHCR manyisoni en kambi mar duol marango jogo maoringo thuchegi kaluore gi gik maopogore opogore kaka lueny kata kech kendo gigedo kagidake piny machielo. Nenore ni ngima okber ka kendo chuno mamani mondo obed mana e loo e wuochege ekobed maber konyalo dhodho nyathine e yoo mayot. En jalno modake kambino kendo chaloni kanyo ema genone nitiere kamonyalo yueye, onyaloyude konyruok nikech oseringo oyaa thurgi kama samoro luenje nitiere kata kech emogole miyobiro kanyo.

Kae obila marito ,mang'iyo wang' apaya kaka jiriembo ochungo nyamburko moro kendo okete dengapaya manyisoni samoro oseyude gi ketho nyalobeodni samoro noriembo marach kata ntiere chik ma okoluo momiyo okete dengapaya ka obilano siemoni mondo ochung' kendo mondo otimne ng'icho ka obila mamoko to chungo geche mamoko kocha mana kaka obilani osechungo gari kae. Tijni gitimo mondo mii ka jii riembo to jii obed motang' e wang' apaya kendo gigeng' masira ma inyalo geng'.Tijni ber nikech okonyo joriembo mondobed motang' e wang' apaya kinde duto emomiyo obilago nikanyo mar ng'iyogi kinde ka kinde kabe giluo chike.

Gimatimore kae en weche mag thieth ka mamani okelo nyathine mondo laktar orange kendo othiedhe kaobedo kendo laktar to ochung' malo kendo omulo nyathi kong'iye mondo konyaloneno gima rach kuome ka oketo yedhe gi gigo motiyo godo e wii mesa kotiyo kendo ong'iyo nyathi. Min nyathi bende ng'iyo kagiwuoyo gi daktari mondo ginee gima timore ne nyathi. Tijni konyo mama e nenoni nyathine nigi ngima maber kendo konyo daktari be chopo tije mar rito ngima oganda kendo kedogi tuoche mopogore opogore e aluora kata e kind jomodak. Omiyo tijni konyo kendo tijni ber ainya komiyo jii rito ngimagi makare kakonego bedni gitimo.

Gimabiro e paro kaneno gini en chenro mag rito aluora. Kae nitiere gino moketi maiwite yugi maokonego bedni ibolo e aluora. Gini konyo mondo aluora obed maler kayugi duto ikao kendo iketo ka kendo idhi iwito mabor kata idhi iwang'o. Gini konyo ee nenoni aluora obedo maler nikech kajii kalo ka to gikao gigo ma onego giwiti kendo gibolo eiye kacha kendo ang' ibiro kau tidhi iwito, omiyo koro aluora okbedgi yugi madwaroni koro isiko iyuayo kamoro ma ka okoyue to bedo marach kendo neno ma okber miyo mano e gimabire pacha kaneno gini kech ma kuma iwuok godo kendo ng'ato kowuok todhi chuth.